Gikonyo, gikonyo medo chiemo ndhadhu kendo ka itiyo kodgi pile, gikonyi, giketo chiemo bedo makare. Moloyo kaka pile. Kendo mae miyo ndhadhu mar chiemo medore moloyo kaka idwaro. Kata kida loso mana chiemo ma ring'o, kata kidwa loso chiemo moramora kitiyo kodgi, chiemo nyaka bed mamit moloyo kaka pile kendo kaka idware. Emomiyo watiyo kodgi e ngima mapile pile kata e kinde ma kende kaka machalo kaka ndalo mwadachamo chiemo maber e liel, kata kumoramora mwadwaro tiye ma ji nyalo yie kodgi. Mano e kaka watiyo kodgi e gigi e. Kendo gikonyo wa maber moloyo kaka waparo. Kendo mae e gima omiyo ngima dhano sudo machiegni kodgi. Erokamano.

Chiemo nie inyalo chamo kod ojiko. Ojiko biro konyi e kete nyaka e dhogi. Kendo inyalo chamo chiemo nie e yore mopogore opogore. Inyalo chame gi lweti. Inyalo tiyo gi uma. Kendo inyalo tiyo gi chiemo nie kikiko kata mchele mondo ikikgo mondo chiemo, obed chiemo maber moloyo kaka ipare. Nikech chiemo ni, nikech en gi mo kod nyanya, kod otungu maber modonjo e dende, kod kata kaka olokore, be chiemo ni bedo chiemo makare. Kendo kaka inyalo chame luwore mana gi kaka inbe igombe mondo obedi. E gima omiyo, chiemo nie, samoramora ma ng'ato dwaro ni ochame, ochame eyo mopogore opogore. Nitiere jok ma nyalo madhe be mondo mano e kaka giwinjo ber ne. Kendo nitiere jok manyalo chame e yo maber kendo molony, mopogore opogore mana kaka kata inbe iparo. Inyalo kawe gi lweti. Inyalo madhe maber. Inyalo chote gi ojiko mobed chiemo man gi ndhadhu kendo miwinj ka donjo e lokro moloyo kaka en. Mano e chiemo kaka wanyalo chamo.

Kaneno gima chal kama, gimabiro e pacha mokuongo en ler. Ler tiende mar, tiende ni kaka ng'ato nyalo neno. Kendo kachak anene kendo mar ariyo, aneno ka pacha biro kendo e arita. Gimoro amora kwasetiyo go, onego bed ni waketo, warucho, wagolo gino oko. Kendo kachak anene mar ariyo, aneno kae fereji. Fereji ni en mar pi. To pi nie wanyalo, waparo kendo kaka wanyalo rito lwetwa kendo wanyalo luoko, kendo wanyalo modho. E gima waneno kanyo. Kendo kachak aneno gini mar ariyo, aneno wach mar liet, kendo liet ni nyalo miyo chiemo chiek. Kendo kachak aneno picha machielo, aneno ka wakak e yor tudruok. Kaka wanyalo winjore, kaka wanyalo wuoyo gi ng'ato koya kumoramora kendo kadhi kumoramora mwadwaro. E gigie te, gimabiro e pacha en ot. Gigi te yudore e ot, kendo ka gin ei ot, girito arita maber mar ot, kendo wanyalo wuoyo kwa aa kumoramora kendo kwadhi kumoramora gi ng'ato mopogore opogore e pacha kendo gi e pachi maber ahinya.

Gima asewinjo e gigi te en hola. Kaka inyalo yudo hola. Kwachako gi Lend. Lend tiende ni konyo. Kaka inyalo inyalo konyi kode pesa. Zenka be kamano. KCB kendo wayudo ni inyalo keno kanyo, kendo michak iyud hola. Tala inyalo kao hola. Ipesa be. Hustler be inyalo kao. Mshwari be inyalo keno kuom ndalo moramora midwaro. King'iyo gigi te, gigi e chiwo hola maber kabisa. Kendo king'iyo e bengi kaa, an ka gi Mshwari kod KCB. Ibo yudo ka KCB inyalo kao hola mar dhi skul, inyalo kao hola moramora kata mar ot. Inyalo kao hola mar pikipiki, inyalo kao hola mar gari. En kendo en ema kendo oloyo kendo magi te. En ema itiyo kode e bengi duto mae piny Kenya ka. Wanyalo wacho ni atamalo piero ochiko tiyo kod KCB. Kendo en ema oloyo nyaka hustler gi. Hustler gi nochiwe kod Ruto kata in bi inyalo paro, mar mia abich abich mar ohala, to omedore kimedo tiyo kode.

Tijni kaka anyalo puonjo ng'ato en mokuongo, onego obed gi ohala ma mare. Ohala ma mare ma en ema ochako owuon. To kendo kaka anyalo nyise niya, ni mondo obed gi obala maber, nyaka obed gi kuma onyalo kene. Kendo kuma okene ni, nyaka bed gi arita mokwee. Kendo ka wakao, ka waketo gini kaka sole ni, sole ni king'iye, sama in gi gini e, gini konyi e dongruok mar ohala. Kendo ing'iyo kaka tijeni mar pesa otimore. Kendo kata tiji moramora e yo moramora mar pesa. Mano e kaka anyalo nyiso ng'ano.

Tijni kaka anyalo puonjo ng'ato en mokuongo onego obed gi ohala ma mare. Ohala ma mare ma en ema ochako owuon. To kendo kaka anyalo nyise ni ya, ni mondo obed gi ohala maber, nyaka obed gi kuma onyalo kene. Kendo kuma okene nie, nyaka bed gi arita mokwee. Kendo ka wakao, ka waketo gini kaka sole ni, sole ni king'iye, sama in gi gini e, gini konyi e dongruok mar ohala. Kendo ing'iyo kaka tijeni mar pesa otimore. Kendo kata tiji moramora e yo moramora mar pesa. Mano e kaka anyalo nyiso ng'ano.

Weche man kod nengo kae en mwalimu national. Mwalimu national uro konyo jok ma jopuonje kata jopuonjre mar bedo e riwruok achiel. Mar ariyo en stima sacco. Stima sacco ni en mar ng'iyo teko mar stima kaka bedo. Mar adek en ukulima. Ukulima ni biro konyo jopur. Jopur kaka nyalo bedo e kumoro achiel. Kendo mae biro konyo gi e yore mag holo, kendo kata kaka ginyalo dwaro gigi moramora mar pur timore. Kata kwadok e mwalimu sacco ni, an gi weche kaa ma aneno ka en ni, mwalimu sacco konyo jopuonje e riwruok kendo kaka ginyalo dhi mbele kod tijgi. Kata ionge mana pesa mar dhi mbele gi tiji moramora ma dala. Kata gimoramora ma nidwaro timo. Ma ka nidwaro gero ot, tionge pesa, inyalo dhi mwalimu national sacco kendo ma gikonyi. Kendo kwang'iyo kuonde ma sacco, kionge pur kaka inyalo pur, ginyalo konyi e yo kaka inyalo bedo kod gik moramora minyalo puro. Kendo kata kodhi inya yudo. Koro aneno mana weche adek, ema aneno kae man kodo nengo e pacha kae maber ahinya.

Chiemoni king'iye en tong', tong' kaka inyalo cham, tong' mokuongo inyalo ketie chumbi to ichame kaka en no, kaka anene kanyo. Kaok kamano to inyalo medo tede mondo ichame eyo moro amora kaka machalo inyalo kete gweno to ichame gi gweno, kaka en no, kendo inyalo ketone gimoro amora minyalo mede kendo inyalo keto kata gimoro machalo kaka kuon inyalo chame , chiemo ni inyalo chamo kendo e yo machielo kaka kikike , inyalo kike gi gimachalo kaka ring'o ichame gi ring'o mondo odonj maber ahinya. Kendo chiemoni e inyalo chame kata lilo kaka en ni chiele michame. Kendo gima wanyawacho ni wachame gi gimoro amora king'iye maber inyalo chame gi gimoro amora mopogore gi kaka idwaro ber mana ni gino donjoni mamit, iwinjo kuma odonjonigo ekaka inyalo chame. Mano e kaka wanyalo chamo chiemo mar tong'. Tong' nigi ndhadhu kendo tong' medo gimoro amora maber edel, e gima wanyalo chame eyoo moro amora mawadwaro mana kaka wawinkjo ni omit, kaka odonjo gi dendwa. Mano e kaka wanyalo chamo chiemoni.

Jo sigana agan nue ma siganda, chon ne nitie nyako moro ne iluongo ni Atieno, Atieno ka ne owuok ne en kod jaherane to jaherane ne dwaro ng'ama ong'eyo tedo kendo mo ng'eyo dhi kulo lakini nodwaro mong'etedo maber. Koro jaheraneno nowuok mondo odhi dala to nowacho ni ng'ama otedo nua maber, eng'ama abiro kawo. Ka ne ogik dala, ji otedo ng'ato ang'ata ne otedo chiembe, kane gisetieko tedo jaheraneno nochako bilo chiemo moro amora mar nyirigi. Gima nyaka ipenj Atieno ni nyiri moko adek mopogore ka jaheraneno no chako bilo chiemo obilo chiemo mar Achieng, odhi ochako obilo chiemo mar Adoyo, ochako obilo chiemo mar Akinyi, kato obilo chiemo mar Atieno kasto obilo mar Adongo. Ka ne obilo gigi te, noyudo ka chiemo gi gidwa chalore koka ne ochako gilo chiemo , obilo moro ka moro moro ka moro eka ne oyudo ni Atieno ne kia tedo. Ne otedo chiemo manumu mano ema omiyo ne koro oweyo Atieno. Ochako ong'iyo gi tee, oyudo mana ni Achieng' ema ne otedo maber mohingo gi te. Mano egima omiyo anyalo hero tijni. Tij chiemo maber en keto ndhadhu kendo ngima eyo makare manyalo konyo e samoro amora.

Kang'iyo ka, anyalo nyisi ni ya, ng'ama okuongo diyo odiyo gima iluongo ni, odiyo gima iluongo ni computer. Kang'iyo gini maler. Kendo ng'at mar ariyo ni neno gimoramora motimo. To ng'ama nitiere kaendi lero ne ng'ani gima onego otim e yor teknolojia ni ma iye kae ni. Kwang'iye maber, wang'iyo toke kanyo waneno ni gini ondik ni inua jamii programme. Mano mar ting'o ng'ato. Olero ne ng'ani kaka gini onego bed ni tim. E gima omiyo ng'ani ochung' bute mondo ong'i kaka jatelo timo. Ng'ama obedo e kom ni en jatelo. To ng'ama ni malo ka ni, en ng'ama ipuonjo gima onego otim e iye kae. Mano e gima anyalo neno ka, kendo e gima timore ka. Ma bang' kosetieko ler, ang'e ni obiro penjo penjo mopogore opogore opogore opogore ahinya e gima aneno kaa. Kata in king'iye, in dong' inbe kineno dong' ineno ka ng'ama obedo lero ne kata opuonjo ng'ani gima onego otim. E gima omiyo ng'ani obedo e toke. Mondo ong'i gimoramora motimo kanyo maber. Mano e gima aneno kae. Kendo, onge mopogore ahinya, kata machiegni kode ahinya, lakini mano e gima aneno kae.

Chiemoni mokuongo aneno ka en rech, rechni mondo ilose, odwa ni idhi inyiew rech, ka isenyiewo rech, igolo pote pote yaani poote momake ka. Ka isegolo ibare ibare mondo igol nyimbi iye , man ei rech ka manyalo kata ketho rech mabed makech, kisetimo kamano imoye matin, kisemoyo rech iketo , ikuongo iketo mo ekendo, ka iseketo mo e kendo, to iketo rech e chumbi edende kuonde mane ibari ibari ka kaeto to inyumo emo mosechuakore maliet mondo owang'e dende maler, ah owang' dende maler ka iseneno ka obet maber kabisa ok owang' to igole. Ka isegole to itimo nang'o, mar ariyo itimo gima iluongo ni, iketo pi kuon. Pi kuon mondo ited kuon matin, kasto kendo ing'ado kitungu maber e dis mopogore, ah inyalo losone kata apoth moro kata alot sikuma moro e bathe mondo ikaw go rechni, mano e kaka inyalo loso chiemo ni mabed maber ahinya kendo man gi ndhadhu moloyo kata kaka in ipareno. Inyalo ketone kata roiko maber.

Gimatimore kae en ni mokwongo aneno kae chiemo, chiemo to kendo achako aneno ji. Gimanyalo timore gini chalo ni ji oromo kae, to ka ji oromo ka, ochalo kaka gimoro ni ji oromo mana mar chiemo kata mar loso weche mag dala, kata mar loso weche mag ohala, to bang' gino, bang' ohala kosetimore, waneno ka ji koro onego ochiem, gone dendgi erokamano, kuom aritani . Aneno kae jodongo e toke ka, aneno kae jodongo, manyiso ni kae en romo moro mar ot. Kendo ng'a mobedo mbele ka ni en ja ohala, ouso chiemogi . Mano e gima anyalo neno e iye ka. Mopogore gi mano, ok ane, kang'iyo chien kanyo, ok ane ka ji chiemo, mano e gima anyalo paro ,mano e gima timore kaeni. Romo, ka ji osetieko romo, to ji chiemo, kendo gini kelo riwruok mar weche, koro onyalo chalo kaka liel moro motimore kae, koro ji chiemo, koro ng'a ni mbele ni en emomiyogi, lakini ohala ematimore kae, ouso ne jogi, kendo kondiko, gima en gi file cha e bathe kacha.

Kinde mokuongo mane achako timo tijni kaparo mokuongo, en ni tijni nachako timo ka a nyathi matin. Tijni e. Tich mar ng'ado skuma. Kendo tijnie , ma tij ohala. Koro kaparo mano e kinde mokuongo mane akuongo timo tijni. Kendo gimatimore, ne oora mondo adhi ang'iew alot, mane achako tiyo e ot. Mar ariyo nachako timo tijni but dalawa. Gima omiyo nachako timo tijni en ni, gima netimore ni pesa ne onge kaka newanyalo dhi sikul. Koro achako ng'ado alot, ka kod kacha mondo ji ong'iew nikech ji neyudo ni ji wuok e tijegi kool. Koro nachako ng'ado alot, mondo koro ka ng'ato kalo, koro mondo mi omire tich mayot, okao alot kata mar siling piero ariyo, apar, piero adek, kata moramora modwaro, lakini ma aseng'ado no. Koro miye tich mayot mar tedo ok mar chako bedo piny mondo ochak dondo e koka ong'adi kasto e koka ochak tedo. Mano biro kao sa mang'eny ahinya. To ing'eni ni sa mokalo okdi duogi kendo. Kaka inbe ing'eyo. Mano e gima notimore. Ma natimo kamano, mane oyudo ka ne olong' maber e ohala ni. Ohand ng'ado alot mit ahinya.

Gima timore kae kang'iyo ka, gima anyalo lero ka en ni jogi nigi kod mor ahinya. E gima omiyo ginyiero ka gichiemo. Kendo giloso sa makende mar yudo mor. Chal kagima gin e riwruok moro ma koro ka ne gisetieko giwacho ni koro walose, e ang'owa, walose gimoro matin mondo wabil ng'ato ka ng'ato. Kae king'iyo maber, king'iyo kae maber, ineno kae ka ng'ato ka ng'ato nyiero. Manyiso ni nitiere ng'at ma miyo gi nyiero kendo nitiere gima moro gi. Egima aneno kae maber. King'iyo mokuongo cha chiemo. En be omor kochiemo. Mar ariyo ni be chiemo. En be onyiero matek. Mar adek be. Nitiere ng'a bende ni mbele ka. Mano e gima aparo ni timore kae. Mamiyo gi nyiero ka gichiemo kendo keto gibedo mamor. Mano kata in kineno, jogi mor ahinya. Ahinya ahinya ahinya. Moloyo kaka apare. King'iyo bathe kanyo, onge lakini gichung', gichung'. Manyiso ni gichiemo ka gichung'. Kendo mano e gima moro gi ahinya ka. Mano e gima aneno kae. E gima anyalo wacho ni ati gima timore kae. Pile pile kaa, onge mopogore moloyo kaka apare no. Ng'i kata wang' gi. Gimor ahinya.

Chiemoni mae gweno to gweno ka iloso, nyaka ibed kod mo, otungu, nyanya, royco, kendo gimoro amora manyalo medo ndhadhu kod chumbi, gi sufuria. Gini ka iloso nyaka ipare maber, ming'ade maber ma ka iseng'ade ma ipoge gi maber , nyaka koro ikete iket kuong iket mo , kiseketo mo ting'ade kuong iket mo mochiek, ekendo maka iwinjo kodung to iketo otungu molok kaka ochalo bet kik wang, kas to ing'ado nyanya to irudo maber, kiserudo go iketo chumbi, chumbi matin, chumbi maber makik chiemo morre. Nikech gweno ne ise ng'ado ing'ado, koro ikawo gweno, to iketo kuma ne ka iseketo kanyo to iolone pi to ochuakore maber ka iume. Bang' dakika piero adek kama, emach maber iyudo ka chiemono ochiek kendo koro inyalo chame iketone gik mamedo ndhadhu maber ahinya.

Kaneno gik makamae, aneno kae pala ,taneno kae gariagi, mariago palani mondo obed mabith. Manyiso ni gimadhi timore mbele ka, en ng'ado. Onyalo bedo ng'ado chiemo, lakini kae to chal ni ong'ado ka, ong'ado skuma. Ng'ado alode. Ma chiro. Koro ng'ani wuotho ka pako ne ji pala. Oriago pelni. Mano e gima aneno kae. To palani konyo e ng'ado gimoro. Ka pala be theko obong'eyo, to kok obith ok onyal ng'eto maber. Koro gini keto tich mar ng'eto dhi piyo piyo nikech obith, to giming'ado be yom. Koro mano e gimwang'iyo ka. Mano e gima wanyatimo ka, nikech kae king'iyo, ineno kae ka ng'ani ochung' kendo nitiere ng'amo ng'iyo, manyiso ni ok oriag pala kendo, ong'iyo kata ng'ato mabiro ma en be odwa noriag ne pande, mano e gimong'iyo ka. King'iyo lwete, manyiso ni ng'ani e nigi akili mamalo mar tiyo kod gigi e. Mano e gima aneno ka pache duong' e ahinya, kendo en gi yaani atamalo mang'eny mar riago pala. Mano e gima neno ka, to pala ni bro konyo e ng'ado gimoro amora bora ni obith. Mano e gima bro konyo pala ni e. Mano e gima neno kae.

Kaka anyalo puonjo ng'ato, ma tijni iluongo ni tedo. To tedo kaka inyalo puonjo ng'ato, inyalo puonje, inyalo chako puonje kaka onyalo chako ruwo kata nyuka. Ng'ani inyalo puonjo kaka inyalo chako ipuonje kaka onego omok gas, oyaw kar muya. Kaka onyalo moko kosemoko, mondo kik gas muoch. Ng'ani ka wang'iyo ng'ani ok oted e kendo ma kawaida, otedo ekendo mar gas, koro ng'ani kaka anyalo puonje kaka onego bed ni obet maler ahinya kapok ochako tedo kendo nyise ni kaok imoko gasv, sama imoko gas iketone mach maber matin, ka iseketo mach, iketo sufuria, kiseketo sufuria kidwa chiedo onego bed ni , iketo mo ma mo wang' maber kik wang' ma muoji magol iro, to iketo otungu, kiseketo otungu, to oketo ang'owa, oketo nyanya koseketo nyanya to oketo chumbi, ka oseketo chumbi to orudo ma gigi nyanyagi chiegi to koro onyalo keto ring'o onyalo keto gimoro amora to okiko gi alot moro amora ma odwaro kendo ma gigi chieg molos maber makoro inyalo cham maber ahinya kata ka inene.

Chiemo ni king'iyo, chiemo ni inyalo cham e yore mopogore opogore. Mokuongo inyalo madho. Inyalo madho, aneno kacha soda. Mano e gima inyalo madho kanyo. Taneno kae kendo wan kae kod inyalo chamo gi lweti, inyalo chamo kae gigi e. Ikao gi achiel achiel kichamo gi lweti. Ikao kuon aneno kae. Kisetieko, kisetieko chamo gi, tinyalo timo ang'owa, inyalo ywe lweti. Aneno ka gima iywe. Kise yweyo lweti tinyalo modho pi, bilogi kendo maler ahinya. Mae ekaka inyalo chamo chiemo gi maber ahinya. Kendo kaka e lokro maber kaka ipare. Mano e kaka inyalo chamo chiemo maneno kae. Mopogore ma ne ok ane, nikech chiemo gi duto tee, ichamo mana kokalo e lwedo. Lwedo ka ae lweti kadonjo e dhogi. Mano e gima aneno kae. Kopogore gi mano, kare kendo inyalo chamo gi ojiko. Ichodho gi ojiko iketo e dhogi, ichodho gi ojiko iketo e dhogi. Mano e kaka inyalo chamo moko be kae kaneno kae. Mano e gima ber ahinya ahinya kaa. To ka inyalo ng'wenyo kuon. Kuon inyalo ng'wenyo gichodho go chiemo be kendo kimadho soda kata...

Mondo ilos chapat, kaka inyalo lose mokuongo ing'iewo mogo, kise ng'iewo mogo, kise ng'iewo mogo to ing'iewo chumbi. Chumbi nyaka ibed gi pan, kisebedo gi pan nyaka ibed gi mesa. Ka isebedo gi mesa nyaka ibed gi gima inyalo rundogo. Koro ikuongo itimo niya, ichuako pi maliet, kisechuako pi maliet matin maber to ikawo mo to iole e trough matindo kata tambla kaeto ikawo mogo iketo gi chumbi kanyo, to ichako dwalo momakre. Kosemakre maber to iketo mo ewi mogo mosemakoreni makoro mo donjo e dende. Kisetieko kisetimo kamae to ikawo mesa moriere maber toiketo mogo ewiye, irucho mogo ewiye koro ibiro ng'wenyo mogo mane iseloso cha mane iserundo cha kokirunde ewie kae, kiserundo kanyo to nyaka bed ni pan ni be oselokre maliet. Iketo mo, kiseketo mo irundo kiketo, iketo e pan mondo ochieg maber. Kosechiek iloke iloke, achiel ka osechiek to iwinje kaka en kendo kik iket wang' . Mano e kaka inyalo loso chiemoni e maber ahinya.

Gima nikod nengo kae aneno Huduma, Huduma tiende ni kaka inyalo konyi aneno gigi e, mag huduma gi. Aneno ka gin kuonde mopogore opogore, koro hudumani, konyi e ng'eyo. Mokuongo ka in a Huduma huduma kidhi e centre kae en kuma inyalo loso nie nyithindo barupe. Barupe machalo kaka barup nyuol, onyalo kawo kipande ka, wanyalo kawo kadi moro amora midwaro kaka SHA wanyalo kawo ka, wanyalo kawo NSSF, wanyalo kawo kae wanyalo kawo barup barup osiptal wanyalo kawo kae gini konyi e gimoro amora midwaro e matimore piny e Kenya kae, Koro king'iyo gini gin kuonde ma opogore opogore nigi huduma centre, mar Turkana, man Kibra, man Embu kata Homa Bay nigi mare magi weche man gi nengo eiye kae kendo gini biri konyi efuarto gimoro amorora madhi gi sitrikal, mago egima wadhi go e apisi magie mondo okonywa. Kidhi yudo ka ionge kipande idhi huduma centre mondo ogoyi picha. Koro kionge barup to biro dhi huduma centre mondo. Gini ketowa machiegni gi sirikal ahinya ahinya.

Chiemoni kaka inyalo chame, chiemo kosechwakore maber ahinya, inyalo chodhe gi lweti kichame koda. Inyalo kawo ojiko, kendo ichame godo kodonjo e dhogi. Chiemoni be, kopogore gi mano inyalo kawone uma kichame kodonjo e dhogi. Inyalo be, inyalo madhe kidware, kaka odonjoni e kaka inyalo chamo chiemoni. Kendo mamit ahinya en ni kaka odonjoni, kaka onego obed ni ichame, kihero ojiko, inyalo tiyogi, kihero uma inyatiyogo. Kihero lweti, inyalo tiyogo nikech lwetini emi biro keto donjo e dhogi, lweti emi bro mako go uma mondo odonj e dhogi. Mano e kaka wanyalo chamo chiemoni. Mopogore gi mano ok ane, chiemoni ochiek maber, mano eka wanyalo chame. Kata king'iye, mopogore gi mano onge. Mano e kaka wanyalo chame. Wanyalo kike gi chiemo mondo ichame, inya kike gi chiemo mora mora mondo icahme. Inyalo kike kata gi gweno, mondo ichame maber ahinya. Inyalo madhe kata gi chaye kidwaro. mano e kaka wanyalo chamo chiemoni. Chiemo moramora donjo gi chiemoni. Ok onya donjo mana gi omena. Ok onyal donjo gi omena michame go, lakini odonjo

Ahero gima omiyo ahero tijni sigana mokuongo en niya, chon chon gilala ne nitiere apuoyo, apuoyo kod liech to apuoyo nowacho niya ni mondo ibed mariek nyaka ibed kod tielo madongo. Koro apuoyo nowacho ni koro othedho tielo. Oluongo liech mondo othedhne tiende, koro kanothedho tiende, nowacho niya, mondo ibed gi tielo maduong', nyaka kete e kendo koro kane okete ekendo tiende cha ekendo nowacho niya, liech tiende thodhore, thodhore to koro liech tiende nobedo maduong'. Kendo ochako om ako tielo machielo, liech tinde thodhore thodhore kane otieko ne ochange. Kane ochange ne omiye yath maber kendo koro nochango kane osechango to nobedo matiende nobedo maduong' koro kata kane malitno ne duong' ahinya. Koro tijni mokuongo tijni mokuongo orito ngima, ka oserito ngima kendo mar ariyo kendo kidhi nam ogeng'o tuo moro amora ma nyalo biro. Tijni konyo wabedo gi ngima makare, miyo ka en chanj, chanjo miyoji rakeke michuoye kanyo ochalo kata korona kaka aneneni nikech aneno ka jogi oritore ahinya to ahere ahinya.

Ma en tij puonjo. To puonjo kaka anyalo timo, iketo ng'ato moro to nyaka obed gi paro maliw mar winjo ng'at ang'ata. Mae kaka anyalo timo tijni. Mokuongo, nyaka obed ni ng'ama nyalo kao seche ne mar tiyo gi ji, mar winjo ng'ato, mar lero. Olero ne ng'ato kaka gimoro otimo. Puonjo okdwar rieko kende. Odwaro kaka inyalo keto rieko no e wi ng'ato ma ng'ano ti kode maber kendo nyaka aher ji te. Ok ng'ama ayiero. Kasehero ji te, tibiro winja. Kendo mondo ji owinj nyaka bed ni ilero ne gini kaka gidwaro. Kok ilero ne gini kaka gidwaro onge kaka ubiro winjoru. Mano e kaka anyalo lero ne ng'ato mondo otim tijni. Tie ni tijni ok ni gima ichung' achung'a titimo. To nyaka ibed gi rieko moro maber ahinya. Mano e kaka onego obed ni apuonjo ng'ato mondo otim tijni. Kendo kaneno ng'ani, ng'ano mako gige, gige, gige computer ma midiyo maler, gima onego itim, kaka onego iti gi gini. Ng'ano lero ni gi kaka onego iti kode maber, gima onego itim, gima ok onego itim. Gima, mondo ipuonj nyaka be iriek, kendo in gi paro maliw, kendo in gi kaka inyalo kao paro no miket ne...

Gini e ne atiyo godo mokuongo kane atiyo kode ne atiyokode kane amanyo kipande. Mar ariyo kane an dala kamanyo gima chalo kaka barup nyuol ne atiyo gi gini. Mar adek kana dwa chudo, chulo, chulo gowi mar ng'ato ne atiyo gi gino, kane adwa chulo gimoro mane anyiewo e piny maoko ne atiyo gi gini. Kane adwaro kane adwaro bedo kod kana dwaro chulo osuru ne atiyo gi gini. Kane adwa ng'iyomosuru madong' go mapok achulo, ne atiyo gingini. Kane adwaro ng'iyo barupe mag osiptal ne atiyo gi gini. Ka ne ang'iyo gimoro amora madhi gi mwalimu sacco ne atiyo gi gini. Koro gini osekonya ahinya e gima miyo gini e atiyo go e yore moro amora ma adwaro nikech odhi kumoro amora kaka adware, gi kaka anyise kumoro amora manyise modhiye, gini biro dhiye koro gini atiyogo eyore moro amora mopogore. Kendo mana kaka anyise, gini inyalo tiyo godo kaka idware, kaka idwa nobedi gi kaka onego obedi e gima omiyo gini e ne atiyo godo mar gige sirkal gi okonyo ahinya ahinya.

Ma rech. To rechni kaka i yalo sose mogik kuma ne ogike ni. Nyaka ikawne ler. Mokwongo, rechni kisegole e nam kata kisedhi inyiewe e nam, rechni ikawe, tilwoke, tigolo kidhnigo, igolo kuthego, kuthe rechgo, igolo. Kisegolo maber, tibare mondo igol nyimbiyene. To kisebare maber maber, ting'ade sirunda. Kiseng'ade sirunda tilwoke maber ming'e ni obedo maler kabisa. Kiseng'ado mobedo maler kabisa, kawe kaka en no, titim nadi, tidhi kode e kendo. Kisedhi kode e kendo, lwok sufria maler, moyawre maber manyalo ting'e te, kiselwoko sufriano, tokaw sufria ikete e kendo. Nyaka ibed gi nyanya, nyaka ibed gi kitungu, nyaka ibed gi roiko, gimoro amora manyalo medo ndhandhu e chiemoni. Kiseketo sufria, kaw mo ikete moromo. Kiseketo mo, mok mach mondo ochwak mo. Ka mo osechiek maber, ket kitungi, ka kitungu ochwakre maber mabed gi colour maber, ket nyanya tirudi irudi. Kiserudo tikaw rechno tikete ei tiole pi tichwake, kasto rit dakika apaga bich bochiegi.

Weche man wach man kod nengo kae en nyithindo, jonyuol gi yor hola. Kwa ng'iyo kae ondik ka ni helb. Helbni konyo eyoo machalo kaka, yoo ma ng'ato nyalo yudo go pesa kamae maber ma nyathi nyalo yudo go pesa mar somo, manyalo choro sombe pile pile. Sama ng'ato oyudo pesani, pesani konye e bedo kata gi lewni monyalo brwako e chulo fee, echulo gimora amora modwaro kendo obedo gi ngima makre sama osomo awachni kose dhii e mbalariany kanyo. Ma e ginma konyo ema choro nyaka somb nyithindo duto ma e Kenya kaa. Sani waneno kacha kokel gik mang'eny mopogore koro mano egima bet konyo konyo jogi ema konyowa wabedo gi somo makare kaka wadwaro. Kendo kata ionge nyalo to hellbni konyi gi somo pile pile kendo idhi skul kendo itimo penj mikal maber. Ka ikawo pachi iketo be okj inyal kalo koro nyaka ikaw pachi mondonisom maber mondo ikal. Gini konyowa maber kaka nyithindo masomo.